Ũndũ ũyũ nĩ ũhandi kana ũkũria wa mahũa, nĩ kũrĩ mahũa ma mĩthemba mĩingĩ, na mahúũ nĩ mahũthagĩrwo na njĩra nyingĩ, nĩ kũrĩ mahũa mahũthagĩrwo magongonainĩ, na mahũa ma magongona-inĩ nĩ matiganĩte, nĩ kũrĩ mahũa mahũthagĩrwo magongonainĩ ma ũhiki, nĩ kũrĩ mahũa mahũthagĩrwo magongona-inĩ ma mathiko, ona nĩ kũrĩ nginya mahũa makũragio nĩũndũ wa kwendio nginya nja ya bũrũrĩ, mahũa nĩ mega mũno na nĩ marehaga ũthaka handũ, magatũma handũ haikare he hathaka.

Ũndũ ũyũ nĩ wĩkagwo mũno harĩ ũrĩminĩ wa matunda, ona kana ũrĩminĩ wa mĩtĩ ũrĩa wĩkagwo mũno bũrũri-inĩ ũyũ witũ wa Kenya, ũndũ ũyũ nĩ ũteithagia mũrĩmi, tondũ nĩ ahotaga kũnyitithania mĩtĩ ĩrĩ kana mĩtĩ ĩrĩ ya matunda ya mĩhĩrĩga ĩmwe, akahota gũthondeka mũtĩ ũmwe, ũrĩa ũkoragwo na ũguni mũnene makĩria, tondũ mũtĩ ũcio wa wanyitithanio mĩtĩ ĩrĩ, nĩ ũhotaga kwĩrigĩrĩria kuumana na riũa na nginya nĩ ũrehaga maciaro maingĩ.

Haha nĩ ndĩrona twana twĩrĩ, kamwe nĩ kana ga kahĩĩ karĩa kangĩ nĩ kana ga kairĩtũ, na nĩ maroneka nĩ mekĩrĩte uniform ya cukuru, kũ maanisha haha nĩ arutwo, na wamarora ũguo nĩ ũrona nĩ arutwo a kĩrathi gĩa thĩ, na nĩ maroneka makĩhũthĩra kĩndũ gĩtagwo tablet, na nĩ maroneka makenete mũno, ĩno nĩ tekinoronjĩ yũkĩte, na ĩrĩa ĩngĩhota gũteithia ciana gũthoma cirĩ o kũrĩa guothe irĩ, na ĩhote kuongerera gĩthomo gĩa ciana wega.

Wona ndarora haha wega nĩ nguona ĩno tarĩ ngaari, na ĩrĩa ĩhana tarĩ njerũ, ĩrĩa irehetwo gũkũ kũndũ kũhana tarĩ ngaranji, na mwene nĩ augĩte ngaari ĩno ĩtuĩke ya gũkuua andũ arĩa marĩkĩtie gũtũtiga kana arĩa marĩkĩtie kũhurũka, tondũ nĩ nguona haha mũndũ ũyũ nĩ amĩandĩkĩte ibandĩko, iria cironania nĩ ngaari ya gũkuua andũ arĩa marĩkĩtie kũhurũka, no ũhote kũruta mũndũ gwĩka ũndũ ũyũ, nĩgetha ahote kwĩyethera kĩndũ gĩake kĩa o mũthenya, na ahote gwaka mũtũrĩre wake.

Rita rĩakwa rĩambere gwĩka ũndũ ũyũ kwarĩ mwaka-inĩ wa ngiri igĩrĩ na ikũmi na kenda mweri-inĩ wa mũgwanja, kũrĩa ndarutaga wĩra kambuni-inĩ ĩmwe ya ũrigitani. Mũnene wa kambuni ĩyo nĩ augĩte mũthenya ũmwe nĩ tũkwaga kũingĩra wĩra, akiuga nĩ agũtũtwara mũkawa-inĩ ũmwe wĩ gatagatĩ-inĩ wa bũrũri ũyũ wa Kenya, kũrĩa twathire na tũkĩambia gwĩka ma indo nyingĩ iria twabatiĩ gwĩka mũthenya ũcio. Mũthenya ũcio augire nĩ wa kĩndũ twĩtaga team building, na nĩ twahotire gwĩka ũndũ ũyũ, ũndũ ũyũ nĩwangenirie mũno, tondũ nĩ twagayanĩtio ikundi-inĩ igĩrĩ, kũrĩa twahotire kũnyita mũkwa na gũcindana nĩ gĩkundi kĩrĩkũ kĩna hinya, gĩkundi gitũ nĩkĩo kĩahotire gũcinda gĩkundi kĩu kĩngĩ.